Kore ena na eunoto orkiek na enkoitoi nabo naitubulunyeki irkiek atan itueyai nkululuok enye keya oltungani ewoi natii enkare aa sininche itubilunyeki irkiek nepik nkululuok naata biotisho supat nepi olchanu lenye nepik nkariak tesiran kila enkolong ore faida orkiek na lilepunye oahibembulunoto endaa tolchambai amu keyieutu enchan keaku kimok nimir nitum iropiyani kibelekeny si osiwuo lenkop kitobir biotisho onkulukuok.

Iyolo ana bai nagira aasai tenee naa lchapui lempukunot napaashpaasha manyorr ana bai amu kore lchapui naa keyeu moyanitin kumok taatua biotisho eseseni loltungana keitaruo sii nkulipoo enkop keitaruo otoki alee chapuu nkariak te seriak amu kore tenesha nenap nkaree ale chapuu mpaka nonghoto enkare.